Mũini ũrĩa mũnene mũno wa nyĩmbo ici cia Ohangla nĩ rĩrĩ, bũrũrinĩ ũyũ wa Kenya etagwo Prince Indah. Prince Indah nĩ ainĩte nyĩmbo nyingĩ, na rũmwe rwake rũrĩa nyendete mũno nĩ rĩrĩ, rwĩtagwo Nyamwaro, rũu nĩ rwĩmbo rũmwe nyendete mũno rwa Prince Indah.

Rũrĩrĩ rwa gĩtarũ kĩa Mount Kenya nĩ rũrĩ na aini a kĩndũire matiganĩte na arĩa mainaga nyĩmbo njega mũno na nyĩmbo cia gũcanjamũra na nyĩmbo cia mataro. Ha aini aya nĩ ta Joseph Kamarũ, nĩ harĩ na John De Matthew, nĩ kũrĩ o na Peter Kĩgia, nĩ kũrĩ na mũndũ ũgwĩtwo Sammy Mũraya na aini anĩ matiganĩte arĩa macanjamũraga andũ na nyĩmbo cia kĩndũire.

Mathomo maya ma tekinoronjĩ rĩ kana ma intaneti ũkĩhũthĩra tekinoronjĩ njerũ rĩ, nĩ marabatar indo twĩtaga computers, nĩ marabatara thimũ cia kũhũthĩrũo kana thimũ ici ihũthagĩrũo cia mĩthemba ya tablet. Ũngĩgĩtuĩka nĩ ũkũhũthĩra komputa ici ciĩtagwo laptop rĩ, nĩ ũgũkorũo ũgĩbatara indo itiganĩte ta kĩndũ twĩtaga ear phones, nĩ ũgũbatar indo twĩtaga extension cia kũgucia thitima, nĩ ũgũbatara gũkorũo ũgĩkĩrĩte rumu ya kana rumu ya gũthomera maũndũ maya wiring njega , na nĩ ũgũkorũo ũgĩbatara ona metha cia gũkĩiga kana kũigĩrĩra macini ici. Nĩ ũgũkorũo ũgĩbatara indo ta thitima nĩ ũndũ wa ũtheri na rumu ĩrĩa ũraciga ĩkorũo ĩna ũgitĩri mwega.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ nĩndĩreciria ũhoro wĩgiĩ mwarimũ e harĩa kĩrathi-inĩ, na haha nĩanyitĩte iratathi rĩa kĩgerio, kana iratathi rĩngĩ rĩrĩa rĩagĩkorirwo magĩka igeranio cihĩtũkĩte. Na rĩngĩ no akorwo nĩ kĩndũ metagwo macokero ma kĩgerio kĩu, na nĩgetha makĩhote gũcokia ciũria iria rĩngĩ arũtwo matanyitire, na arĩa mahĩtũkire ciũria imwe kana mahĩtũkire ciũria ciothe makorwo magĩteithĩrĩria aya angĩ gũcokia ciũria. Kogwo nĩ kĩndũ mekaga macokero yani mareka macokero ma igerio nĩ yo revision na nĩgetha makorwo magĩtuĩka a gũcokia ciũria icio, na makorwo magĩtuĩka a kũmenya kana arĩa makĩgũire ciũria icio matuĩke a kũmenya, macokio marĩa magĩrĩire gũkorwo magĩciokia hau maratathi-inĩ macio.

Nĩgetha ciana ihote gũkorwo igĩthoma ũhoro wĩgiĩ kũhũthĩra intaneti na mĩtambo ya tekinoronjĩ-rĩ, o na kana macini ici cia kompiuta ici nĩcio twĩtaga laptop rĩ, nĩ marabatara gũkorũo marĩ na macini cia laptop na cikorũo ciĩna kĩndũ gĩtagũo Wi-Fi nĩyo connection njega ya kĩndũ gĩtagwo mũtambo wa ũkinyanĩria. Na ningĩ nĩ marabatara gũkorwo makĩrĩ na mũrutani mwega, ũrĩa ũhotete gũkorũo agĩthomera maũndũ macio, nĩgetha akorũoa akĩmataarĩria na kũmathomithia ũhoro wĩgiĩ ũrĩa mangĩhũthĩra mĩtambo ĩ yo.

Ndarora nĩndĩrona mũthakithia wa mũbira, kana mũrũgamĩrĩri wa mũthako wa mũbira rĩrĩa ũragĩtuĩka wa kũhũrwo. Na nĩtũrona harĩa hena andũ maragĩtuĩka a kwĩrorera mũbira nĩo macambiki, na hakĩrĩ na mũbira wĩigĩtwo hau wĩmũrũgamu na nĩgetha ũtuĩke wa gũkĩambĩrĩrio. Nĩndĩrona referee nĩaratuĩka wa kuonereria kũrĩa mũbira ũcio wagĩrĩirwo kũhũra ũroretio, tondũ no gũkorwo nĩ kwambia ũrambia, kana okorwo nĩĩ haha nĩhakiuma na mahĩtia megwĩkĩtwo na atuĩka wa kũrũgamia mũbira ũcio tondũ nĩwe ũthakithagia mũbira, na rĩu nĩaratuĩka wa kuonereria harĩa mũbira ũcio kana kũrĩa mũbĩra ũcio wagĩrĩirwo nĩ kũrorio.

Harĩ ũgũri kana wendia wa kĩndũ-rĩ, no gũkorwo na itũmi itiganĩte cia kuongerera mbei ya kĩndũ kĩu. Na gĩtũmi kĩa mũkorobia rĩmwe rĩendio ciringi mĩrongo ĩtano-rĩ, nĩ ũgũkora makorobia mamwe nĩ makoragwo me manene mũno, na magabatara gũkorwo makĩendio bei ya igũrũ. Gĩtũmi kĩngĩ nĩ gũkorwo makorobia macio no makorwo matironeka na njĩra nene, kana matironeka kaingĩ, tondũ nĩ gũkoretwo na andũ aingĩ makoretwo makĩruta wĩra wa makorobia, makorobia namo magakorwo matiraciara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩ kũrĩ makorobia matwaragwo o na nja wa bũrũri, ũguo gũgakorwo gũkũ bũrũri-inĩ makorobia nĩ maragĩkorwo ma kũnyiha, marĩa andũ magĩtuĩkaga a kwenderio marĩe.

Ndarora mbica ĩno nĩ ndĩrona nĩ hahandĩtwo nĩ kũrĩ na mĩtĩ ĩhandĩtwo, nĩ kũrĩ ona mahũa mekĩrĩtũo maratathi-inĩ na mĩtĩ ĩkĩrĩtwo mĩtĩ ngũrani ĩkĩrĩtwo maratathi-inĩ harĩa makoretwo magĩkũrio. Na haha nĩ ihandĩro kana ikũrĩrio rĩa mĩthemba ngũrani ya mĩmera, nĩyo ĩtagwo tree nursery. Ici tree nursery ici rĩ, nĩ ikoragwo na indo ngũrani ta makorobia ma gũciarithanio, nĩ kũrĩ mĩtĩ mĩthemba ĩtiganĩte na nĩ kũrĩ mahũa mĩthemba ĩtiganĩte, na nĩ ũndũ wa bata mũno na nĩ njĩra ĩmwe njega mũno ya gũtigĩrĩra, atĩ andũ nĩ marona mĩtĩ ĩrĩa marabatara, andũ magakorwo makĩhanda mĩtĩ mĩingĩ, andũ nĩ marakorwo na mahũa ma kũhanda nĩũndũ wa kũgemia mĩciĩ. Mĩtĩ ĩno no yo ĩkoragwo ĩkĩrĩ na bata nĩũndũ wa mbura, nĩ ĩkoragwo bado ĩkihũthĩrwo nĩũndũ wa kĩruru. Ũguo nĩ indo cia bata kana maũndũ ma bata makoragwo makiuma handũ haha.

Mbica-inĩ ĩno nĩndĩrona wĩra ũrathiĩ nambere, na wĩra ũyũ nĩ wĩra ũyũ nĩ wĩra wĩkagũo mũno kũrĩa rũgongo rwa bũrũri na icigo itiganĩte kũrĩ ndũrĩrĩ iria cirĩithagia mahiũ, mĩthemba ya ng'ombe, nĩ kũrĩ ona marĩithagia nyamũ ta ngamĩra, ona arĩa makĩrĩithagia ng'ondu na mbũri. Na nĩndĩrona mahiũ maya nĩmaratuĩka ma gũkĩmakwo, kũhũthĩra rangi, na mahiũ maya rĩrĩa maratuĩka ma kũmakwo ũguo-ĩ, nĩ njĩra ĩmwe ya gũkorwo ũgĩthiĩ kana ũgĩtwarana na mathabu maa mahiũ marĩa wĩnamo, na ningĩ gũkorwo atĩ nĩũrahota gũtigithũkania mahiũ maku kũringana na arama ĩrĩa wekĩra kana maka ĩrĩa wekĩra mwĩrĩ-inĩ wa mahiũ macio, kana nyamũ ĩyo wekĩra, ũguo nĩ njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ mũtiratukania mahiũ na mahiũ maku matiratuĩka ma kũra.

Mĩaramo kana mĩtaratara mĩaramu ya gĩthomo no ĩnyihie kana no ĩteithie kũnyihia gũtherema kwa mũrimũ wa cukari na njĩra itiganĩte. Ũũ nĩ gũtigĩrĩra atĩ andũ nĩ mamenya mũrimũ ũyũ ũrehagũo nĩkĩĩ kana mũrimũ ũyũ wongererekaga na njĩra nene nĩkĩĩ. Na mũrimũ ũyũ wa cukari wĩtagwo mũrimũ wa cukari tondũ umanaga na ũhũthĩri mũru wa indo irĩa irĩ na cukari. No ũkorũo umanĩte na mĩrĩre mĩũru, no ũkorũo umanĩte na yaani kĩ famĩlĩ kana iruka-inĩ cia famĩlĩ ya mũndũ na nĩ mũrimũ ũngĩkorũo umĩte kana rĩngĩ mũciari wa mũndũ akorũo nĩ arĩ naguo na ũkorũo ũgĩũka ciana-inĩ. No ũkorũo ũkiumana na maũndũ matiganĩte ta ũnyui wa njohi nĩ ũrehaga mũrimũ ũyũ, kũhũthĩra thigara ona maũndũ matiganĩte ta macio. Andũ no makorwo magĩthomithio na nĩgetha makorwo makĩnyihia ũrĩa mũrimũ ũyũ ũtuĩkaga wa kwarama kana gũkorũo ũgĩtherema.

Ũhũthĩri wa matatũ na boda boda ci ũngĩhokwo na njĩra itiganĩte. Ũũ nĩgũtuĩka atĩ rĩrĩa matereba ma boda boda na ma, ma matatũ kana ngari ici cia ũkuwi-rĩ magĩa na wĩigĩrĩrĩkia atĩ nĩmegũtuĩka a kwĩhokwo wĩra-inĩ wao. Na, njĩra ici nĩ cia kũnyihia mĩtino barabara-inĩ, magakorwo matirakĩhũthĩra njohi kana ndawa cia kũrebia rĩrĩa maragĩtuĩka a gũtwara andũ thabarĩ-inĩ, na ũguo nĩmegũkorwo makĩongerera wĩigĩrĩrĩki wao rĩrĩa maratuĩka a gũtungatĩra mũingĩ. Na njĩra ingĩ nĩciagũkorwo atĩ na andũ ũrĩa tũkoretwo tũkĩona magĩtuĩka a kũhũrwo kana agũtuĩka a kũnyamario nĩũndũ wa gũkrowo matirĩ na mbeca njiganu cia tigiti. Ũndũ ũcio no ũkorwo ũkĩrorwo mũno na nĩgetha matuĩke a gũcokereria wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, kana njĩra njĩtĩkĩrĩku nĩ mũingĩ ya kũruta wĩra.

Kenya nĩ tũrĩ na mĩhĩrĩga mĩingĩ na mĩhĩrĩga ngũrani, ĩrĩa yonanagia ũndũire wao mathigũkũ-inĩ matiganĩte. Nĩ kũrĩ na ndũrĩrĩ ta cia Samburu, nĩ kũrĩ na ndũrĩrĩ cia Maathai, nĩ kũrĩ na ndũrĩrĩ cia cia Luo, nĩcio Njaruo, nĩ kũrĩ na ndũrĩrĩ cia Gĩkũyũ, nĩ kũrĩ na ndũrĩrĩ cia Ikamba. Na o ndũrĩrĩ nĩcirĩ ũndũire ũtiganĩte. Nĩ kũrĩ cionanagia ũndũire wao na njĩra cia mĩrugĩre ya irio ngũrani na ndũrĩrĩ iria ingĩ. Nĩ kũrĩ monanagia ũdũire wao na njĩra ya mĩhumbĩre ya nguo, ona ona mĩkĩre ya maũndũ matiganĩte. Nĩ kũrĩ ndũrĩrĩ ingĩ ona cionanagia ũrĩa, yani ũgĩ wacio harĩ gũthondeka indo cia kwĩgemia na maũndũ matiganĩte.

Kuongerereka kwa matatũ na boda boda nĩciongereire ũthii wa andũ mataũni-inĩ, makiuma na gũkũ icagi-inĩ, makiuma nakũrĩa mĩena ĩtiganĩte ĩrĩa ĩtakĩrĩ mataũni-inĩ. Ũũ nĩ kũringana na rĩngĩ ũrĩa mĩthiĩre ĩgĩkoretwo ĩhũthĩte, kũringana na ũrĩa tigiti ũkoretwo ũnyihĩte tondũ matatũ na boda boda nĩcingĩhĩte, ũguo ĩgakorwo mĩthiĩre nĩhũthĩte, onagũtuĩka njĩra imwe cia gũgĩka atĩ, kana mabarabara mamwe matirĩ marathondekwo. No nyingĩ ciacio nĩcithondeketwo na rĩu gũgakorwo kwĩna njĩra hũthahũthũ ya gũkorwo andũ makiumĩra mataũni-inĩ, na magakorwo magĩthiĩ kaingĩ na kaingĩ tondũ njĩra cia ũkuwi nĩcingĩhĩte.